ore imoyiaritin naalokunye naa enaa elototo enkoshoke, naa kaiboyoo ina tenkaraki tenaa tenelotu naai tenesapuku emoyian enkoshoke naa keaku naa eneeku elototo enkoshoke sapuk, naa keeku in`garamani kumok. Naa ore enaiko pee aibooyo naa keeku naa ekaas usafi, naisafisha kila kitu tiang', neeku kaata oti kiek lootii atua aji meeta tenelo nelokunye, naisho enkerai shamka, naisho olchani enaa irng'anayio, eton itu aya isipitalini, naa naisho lelo kiek naa keiboyoo naai in`garamani kumok

Ore dupoto sapuk nayau orkitari likiutaa te siai endaa naa ore ene dukuya naa kengas au hali osesen lino esidai . amu kengas afya osesen lino aku sidai naa ore dupoto sapuk nayau naa kibooyo moyiaritin naimu osesen amu keaku naa iyata orkitari likiliki pooki toki naifaa nias tiatua ninya te endaa ino . na ore naa tinaku iata olkitari likiutaa tesiai endaa ino naa keaku kedoyio esiai omoyiaritin na kilepu sii afya ino amu keaku naa ekiutari esaa pookin.

Ore enaa enadolita naa ore ele naa ele ena matundai naa ormatundai oji watermelon ,naa ore engeno naata naipirta naa ore ele toki kisaidia osesen amu kisho enkare sapuk tosesen ,nisaidia si metaa kerip osarge metaa metum imoyiaritin osarge losesen ,nikincho hali ino metaa iyata afya sidai amu kepik enkare sapuk osesen.

Ore tenaing'orr kulo matunda naa ilmatunda ooji ilmashungwa, naa ore enkipirta sapuk naata enasiai naa tenelo nitum naa itumoki atimira nitum enkosholai nitum iropiyiani inonok, naa indim atipika biashara ino nindim sii aishoo nkera inonok meinosa neitobirr afya enye amu keitobirr osesen lenye neitapaash imoyiaritin naa indim sii atimira nitum iropiyiani nitum kulie tokitin edupoto temaisha ino.

Ore enaa enaingorita naa ore ele toki naa orma ormalenke . naa ore tenkop ang naa kedoyio oleng amu ore enkop ang naa kedoyio oleng amu enkopang ,amu ore enkopang naa meetae enkare naa ore ena toki naa keyieu ena toki nibukoki enkare esaa pookin naa ore entoki nayau naa eniaku naa enoto naa etumoki anoto naa inakata endaa amu etaa iyier anaa endaa . naa tenelo oshi nesha naa inakata ake kintasapuk amu kelo niun ,ore pesha nebulu, ore pebulu metaa eitu ninye eiu irmatunda naa indim atubukoki enkare tiatua aji ,nindim anoto irmatunda lenyenak amu kindim atubulu nintaa endaa etaisere.

Ore entoki sapuk nadamu tenadol ena siai nadolita naa ore kuna tokitin naa ilukung'uni. Ore entoki sapuk nadamu tene naa ketumoyu irmosor kumok esaa pookin, netumoyu sii nkirik e lukung'u, netumoyu sii iropiani amu tenelo nimir ina lukung'u nae itum iropiani naake eeku sii ore esaa nemiata entoki ninya naake indim ake ateyiang'a nindim ainosa, ninya wo nkera inonok. Ore entoki sapuk nadamu oleng' naa, ore ene wueji naake etii dupoto sapuk oleng' amu imir irmosor, nimr nena lukung'uni, ninyeng' esaa nemiata endaa ninya.

ore enaa enadolita ore ena naa enkairemoni oorpaek ashu enkairemoni ake yie oonkaitubulu. naa ore ena nadolta kegira inye agel irpaek lenyenak petumoki ahomo aitumia ashu elo ayier ashu elo amir . niaku esiai oorpaek ena nagira aendelea tene egira agel ,petumoki ahomo atudupore te siai enye onkaik enyenak.

ore kulo naa ilanguranak lengiguran ake yeyote naje yeyote, naa ketiu anaa ore kulo naa kingurana tekiguran enye netum naa ekisulata ,neeku kegira niche aishangilia amu enoto niche engisulata enye.

ore enaa entoki nadolita tane naa kadolita enkayioni natii shoo nadolta enkinejik, nadolta irkuo ,naakadolta ajo keleng ene oleng' negira naa engayioni arinyu inkishu.

ore entoki nadolta tene naa enkerai naibungita embuku, nibungita erula, nibungita, netii kulie kera naaboitare, naa ore kuna kera naa ntemat eesita. ashu egira aisuma tedarasa enye. pee etumoki aima neeku enkisua nagira aendelea tene wueji.

Ore eneikoni teneitabiri ena daa naa ing'as aaku iyata irpaek looshal niata impula naanyori niata inkuashen ore peeindip ning'as aichemsha irpaek ore peeindip aichemsha nintoki aichemsha inkuashen nidung'udung impuka inonok ore peindip atudungo ninchemsha irpaek ninkaraanga inakata inkuashen okuna puka inonok ore peeindip aikaraanka nibukoki ore pee enanau inkuashen nibukoki ake irpaek ninkum pookin nimpurj neeku inakata ena daa ena daa natiu tenakata

Ore entoki nagira aasa tene naa keitodolu ajo eramatare ena nagiraa aasa tene amu adolita ajo indupasi kuna oonkera naa kegira aadaa tenewueji neeokito enkare enye etii olale lenye neeku ore ene naa eramatare nagiraa aasa tene oodupasi naa ore kuna dupasi naa keyau dupoto oleng amu ore tenindiim aiduga kuna dupasi naae indim atimira nitum iropiyiani inonok naa ore inewueji naa eramatare sapuk nagiraa aasa oo ndupasi naagirIai aitoti tiang newokito enkare tiang

Ore entoki nadolta tene na kadolta inkishu kuna nagira iltung'anak airemishore, alairemok kulo lolchamba. Ore entoki sapuk naitiship tenasiai, na keeku miata garama amu mintoki aipotu oltarakita loltu airem olchamba lino. Ntumia ake kuna kishu nonok esaa ninoto, ore esaa ninotoko na ing'asa aisho meshomoita adaa, ore peponu peku egira ayeng'yeng'a, ning'as nintoki ang'asa aendelea esiai ino, ore entoki sapuk naata enasiai naa, keeta dupoto sapuk amuu, miata garama oltarakita, nimiata garama weilata ninyang'u nairemieki olchamba lino, neeku kuna kishu ake intumia, nikiremoki olchamba lino, nimiata garama sapuk niata.

Ore imbaa sapukin niyieu pitumoki ataasa enasiai, na kenarikino kwansa entoki edukuya niata iropiyiani, amu iropiyiani naake naas enasiai. Ore entoki edukuya pidip anoto ropiyaiani, nidim aing'oru ofundi. Ore pidip anoto ofindi, ninyang'u taa ntokiting' pookin nanarikino, enaa esimiti, ninyang'u nifaa piata ropiyaiani amu ninyang'u kulo keek loshep eletoki petumoki atubulu. Ore ake pidip anoto intokiting' pookin, niyau ta taata ofundi ang',nikitumoki ataasaki enasiai. Nintoki ayau ofundi loirem loitubulu kuna aitubulu, amu nakata naa itumoki anoto aifaulu tenasiai niyieu nias. Ore entoki edukuya na piata iropiyiani ekutosha, pitumoki anoto kuna tokiting' pookin petumoki ataa.

Ore entoki sapuk nalotu indamunot ainei tenadol ena, na kadolta ajo ore ena garri na egarri naitodolu ajo, keeta oratioti sapuk lagira alimu, emoyian natii enkop naji Ebola, na inatoki egira ena garri alimu, ah ninye duo nai ifaa peyiolouni pookin tung'ani. Na ore ena na matangazo edukuya, nagirai alimu ajo piyaku oltung'ani mwangalifu ,amu keetae na ina moyian naji Ebola. Na ore entoki nalotu indamunot ainei na peyie ipaashare emoyian naji Ebola.

Ore entoki ninko eninko pinya ena, na kadolta ajo ore kuna na nkwashen, noshi kwashen namelook. Na ing'asa ake aituku emoti nintadoki enkare, niguet kuna kwashen. Ore pitokitok, nidotu. Nitumoki naa aishoo miropijita. Ore kunda kulie na megueti amu nkwashen namelook orkokoyo, na idim ake atipika nena emoti meguata, ore pichemuka, ninchemusha ake aitokitokie. Ore piidip aitokitokie, nidotu ake na painakata taa ikiny ninche eidipa aitotua. Neeku na ketayari pitumoki ainosa teniropiju.

ore entoki nalotu idamunot tenadol ena naa kadol ajo enkerai nagira aisuma tesukul ,naa kegirai aliki enakerai intokitin edukuya enkisuma enye pee etumoki ataa oltung'ani ng'en toongolong'i naapuonu.

ore oltung'ani eningo teniyiolou ena siai naa keng'as aaku isume neeku keeta enkariyiano sapuk naning'u teniutaa ,naa keeku inakata kelelek inasiai amu keeku naa eimayie darasa neeim neeku keeta engariyiano sapuk nautarie ingulie.

Ore ena enadolita, ore ena naa enkaitubului ena naunitoi. Na kegirai aitoki apik enkae toki naitoki aitubulu aitobiraki, petumoki atubulu terishata sidai megira ae, petumoki aifaulu, tebulunoto enye. Na ore ena nagirai aisuaki, na enkae toki naitoki aisho ngufu aitobiraki.

Ore entoki sapuk mibelekenyayu oleng tenkop ang naa ore ene dukuya naa itu aikata engas atum ena bae amu meetae naa enkariano sapuk naunieki ena toki ,nemeetae oltungani loota enkariano katukul . neitoki aaku meetae sii enkare sapuk nemeetae ewueji neunieki amu ore ena kop naa enkop sapuk osoit neaku ina toki nayawua enkibelekenyata sapuk metaa meetae ena siai pi katukul amu meetae oltungani loota enkariano e kutosha naidim aitubulu ena toki meifaulu.

ore enaiko tenipim iltung'anak naa ore sana sana intomonok nairoshiwutuo, naa ilasima enkipimoto enye amu keku iyiolou biotisho ino etu kitorogonyi, ore sii engae naa tenelotu oltung'ani aipim kewan terishata pooki nememoi naa idim inakata atayiolo biotisho ino metii engitorogonyata.

Ore eng'eno naata naipirta enakipirta, na kitodolu ajo irpaek kulo. Na ore kulo paek kegirai aalo petumokini atekes etaa etoito, naa ore pilo akes, naa keeku tenilo nye aisudoo, ashu airragie metaa inya toonkolong'i kumok, na keeku nakata meeta ai batisho pookin amu miidim atarruoito. Merruoyo pi amu keeku eishutua enkare enye, nitolua piipi metaa etoito neeku iidim ake airragie. Ninya inkolong'i pookin, na keeku nakata ake sawa amu, meseki arruoyo nakata pi, amu keeku etoluate nemetii enkare mekure eshali.

ore ena enadolita naa olairemoni ele nedolta nitobiraka apa enkare enkoitoi natumoki aeu airagie tolchamba lenye naa kegira tanakata aitobiraki enkoitoi petumoki aisalashayu enkare atijinga olchamba pookin niaku ore engeno naata naa kegira ele tungani aitobiraki olchamba lenye enkare petumoki anoto inkaitubulu enyenak etaa dupoto tenchoto enye.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena, naa kadolta ajo ore kulo na ilaisumak lotii inkopisini. Na ore kulo naa ilaiteng'enak lontokiting' kumok oleng',amu kiteng'en iltung'anak eniko pe eku eas biashara, nikinteng'en si eninko enijing' ilainini le digital, le maendeleo. Na ore kulo na laisumak kulo loret iltung'anak tolturrurri kumok oleng'.

Ore endaa naitubulu isinkirr kutitik era biot na teninang'aki nai atua osilanke laijo ketaaniki nkaitubulu kumok, ashu emanita nkoreren kuunik noshi naitubulu nkaitubulu, na enetum lelo sinkirr ainasa nena aitubulu, nena kutitik ng'uesin kutitik, na ketumoki na atubulu terishata sidai naishaakino, amu ore nena kutitik kukuuni nemeeta nche chemicals ,yani endaa ake ina natural natipika Enkai petumoki atang'amu ainosa. Na ketumoki na tanakata atubulu, aitobiraki amu meeta enkae ilkulie keek otooshoki nena kutitik aitubulu natumoki ainosa.

Ore ntoki sapuk nadamu tenadol ena siai naa kadolita ajo ore lee na lairikoni laang' le Kenya orais. Adolita ajo entumoo sapuk etii egiraa aitarian iltung'anak lenyanak erikore ashoo atarian baya e maendeleo nayau te rikoree. Naa ore ntoki nadamu nadoluu ndaamunoot ainen oleng tenadol ena naa maendelo amu kegiraa naa orais atarian wananchi pee tumooki anotoo maendeleo enye.

Ore entoki sapuk nalotu indamunot ainei, na kadolta ajo ore ene na sukuul ena, natii enkera, na ore kuna kera na esaa e lunch natabawua, inosita kuna kera endaa, netiu enaa kegirai airorie amu kegira aing'orisho neeku ketiu enaa ketii oltung'ani logira airorie ninche tedukuya, neng'as naa apa endaa egira aing'orisho, na ore enewei na sukuul ene, negira nkera aanya endaa. Netiu enaa ketii oltung'ani logira aiteng'en kuna kera pegira aitashe ainining' ninche aitobiraki.

ene dupoto oleng' teniteng'en oltung'ani emoyian eton eitu ibung' oleng' amu tiniteng'en naa ketum eng'eno sapuk metaa tenelo ninye nelo aipim naameuresho amu kejokini meyie ole dukuya , naa ketum sii empinyan sapuk naa keetae naa irkeek lenyanak naa kishunyie sii.

Ore enkariano sapuk naata irlomon oing'waa matandao naa naa eng'as aaku lomon ootujuroki lelo amu miindimake ashomo atipika lomon loo m'mongo atuaa metoduaa pooki tungani amu ore ana mtandao naa entoki nadolita ltungana musima loomanya akeiye eseuseu nalulung'a ,naa ore enkariano sapuk naa ore lelo omon naa keng'asi aimaa tenjutore sapuk najuut oleng peetumokini aaatipik mtandao naa ore lomon le mtandao naa kegol oleng idsl elejisho amu aimaa oleng aaajurr peetumoki aatipik ormutandao, naa ore lelo omon le mtandao naa ketiunaa lomon oosipa oleng terishata sapuk.

Kesapuk eleleki oleng' natumieki ineeti tenkop ang' amu, tenilo nai sipitali esirkali, iyata enkerai nanyaala ashu ishomo aisho tesipitali, na kelelek entumoto amu kincho ake oldakitari te pesho, nemetii elaata. Ore dupoto sapuk nayautua sirkali eimu nena neeti, na kibooyo enkojong'ani oleng' terishata olari, nibooyo maleria amu keeku mintoki alo sipitali tenkaraki emoyian e maleria, na kibooyo si enkojong'ani tenchoto sapuk oleng'. Neeku ore dupoto sapuk oleng',na kibooyo emoyian metaa mintoki alo sipitali terishata pookin.